Kit ne obwote ane indoker ayu sirutik chu ko simoishek che cham kesome silipan anyun lipa mdogo mdogo che ongen anee, rabishek che yochin bichon kocham kochang mising amun inyoru keilpan anyun rabinik konyil oeng che kiteliponi en simet konyil agenge.

Somanet ko kit nebo komonut mising en lagok che mengechen amun inyoru lagok che kigosoman kotin ko kagotar agot sukul, ko kararan anyun lapkei tai nenywan amun nyoru kasishek ago imuch ko tegemeanen ge.

Agere koriik cheu chemita taon initon. Ako korichutin keyae mung'aroshek che terter cheu kealda ngoroik, karishek ak tugun che chang',Kora agere karishek. Karishechuton kepune kong'ete gei olda agenge akoi olda age.

Kiy netesetai anyun en yuton yu ko mung'aret nebo keny ne ki koito anyun kiy nemetinye kogonin anyun jirani kiy ne kotinye. Ko niton anyun ko kigikuren barter trade Kigoito anyun kou pichaini nganuk kegonin nyanyik.

Weri kikere anyun en yutayu ko chorindet ako mi anyun tuguk che kachor chepo pika ako kakinam ak kepir anyun kototaret. Igere agot kakopwa anyun toget ako mita karatik che kakomang' eng' olipa kutiit.

Ndager anyun koi kakiparwech eng' pichaini kopwatwa ole kichope cheko ako cheko anyun chepo KCC. Ko chechutok ko cham koanyiny ochei akoi peinyeshek komi ng'weny. Makilandaen peinywan kou anyun kampinishek alak chepo cheko.

Pichu kateping'unsa anyun eng' ng'echerok ko mita kokase iit chichi katelel akopa ng'alek ap mung'aret. Pichu anyun cham kong'alale mung'aret kocheng'e ofisishek che mita ole ak piko che chang'. Pichutok ko cham ko mamache kelele kong'alalados ako ng'alaldos anyun akopa tugun chepo kamanut missing'.

Chi ne tos anai anyun en pichaini ko daktarindenitani tapeni telepishon . Ko daktarindeni anyun kocham kotani lagok ak anyun ng'alalet ap health nepo lakwet. Ko inendet ko tareti anyun kong'alalchi kametushek tuguk che riptai lakwet asing'et anyun ko manam korokwek che terter.

Chi ne naat en g' yu ko chiefs chu katelelya. Icheget anyun ko kandoik cheoa kokwanik che terter eng' Kenya. Icheget o kikotaret piik kong'alalchi ngo mita ng'alalet chepo kamanut ko kaiyak serkali

Piiko che naatin eng' yu ko daktarinichu katelelso. Iche get anyun ko cham ko piko che telelching ng'alek ap akilishek. Cham agot ko kakonam chito koroito nepo akili ko cham ko icheget che cham konyai pichu ak ko ng'alalchi akoi kosapcha.

Ndoker anyun sirutik chu ak tuguk chu kagichoran en pichait ni koboru anyun ng'alek ab NTSA ak kasishek kwak cheyoe ko meken sure kole en emet ni komi ng'atutik che rupe biik agobo oratinwek asimabit nyasutik che yach.

Amitwogik chubo mogoinik kokaibolu anyun eng tumdo, kocham anyun nyiuni akoi kotililitu. Asiwaite anyun ole magat keisto, akichemushan eng beeko anyun akoi korurio, asipakuan, asiam.

Kenyoru anyun at kinye keny ko kikigwere koret ne yamat ko kikimetai kityo koyatak kityo puch asitun ndaropon nyi keket tuga. Lakini en kasari ko piko ko kotech kariik che chang' asikokombwan anyun asikomeny piik.

Keseet ap marakwek ko ki ne cha agere ane kokorom anyun missing'. Apwati araap sisit nda kiker sukul ko kikipendi mbar nyi ketutu anyun marakwek ak ketepukung'se asiketor anyun akoi konyi guniok ak keip gaa.

Piiko anyun che menye ig'unyut nepo milimet ko cham konyoru anyun shideshek chepo peek koruya eng' konywan ko karopon ropta ne oo amu inyoru anyun yutok konyalchin pichuton koaman ako nyu kocheng' koret ne menye.

Tuguk che kigowalda anyun boisiet ab basishek ak karishek chebo sugul en kasari ak atkinye keny ko kigiwal kalaishek anyun en kasari koik che yellow amun kionyory atkinye karishek chebo sugulishek ko kitinye anyun kalaishek che terter ko ngoker ane ko niton anyun ko kiy nebo komonut amun inoe ile karini kobo sugul anan mobo sugul.

Keng'alalen anyun soket ko kiy nebo komonut mising en kokwenyun amun inyoru agot yon kewe iole anyun kogaingwek anan kiy age tugul nekemoche ial inyoru en chokinet ago anyun kigende achek en kokwet anyun kosomok kasi kebendi soket asial anyun tuguk che imoche.

Kepir beeko, ko kianai anyun amining amu kikibendi ak choronok chechang ainet, ako nyikechesane akoi koimen. Ko boisiet anyun nekianyaswimen eng beeko chebo taonishek, ko kiami anyun kilasit ap taman ak aeng. Ko yutok anyun, ko kikibe, nyikechesan anyun mucheset nitok. Ako kiaeku namba aeng.

Pilipilichu ikere eng yu che biriren ak chenyolilen kobo komanut mising. Amu kokakeng'a ako kealda kocham ko kororon eng porwek chebo biiko chetinyei akot diabeties alak. Ako kora kokakile toreti biiko komanam koroita nebo seriat.

Ko kaitar anyu chito sugul ako kesir ako kei graduaten anyun. Ako mite ak chorondok, ko kararan akot opir pichainik tugul. Amu tun kobwotun akot akobo biichutok chu kioborie osoman tugul ako kiisulda ng'alekwok.

Ngoker ane pichaini, biiichu kabwa sugulini ko kandoik che echen chebo anyun komoswek che terter. ko kiy ne milei biich, ko kekerei anyun ichek kosurukchini lagok amitwagik ne kata biiko che kikisir kasit eng sukulit nitok.

Cham viasik chekikonori, kochotok anyun ko checham keboishe koek keswek. Ko anyun si konor ko cham kokakekes viasik eng mbar, kocham ikwee anyun ii kabotindet akitaban anyun akinde taban che imache sikol akialde chetok.

Ripset ab tiong'ik chebo timdo ko kiy anyun nebo komonut mising en emet ab Kenya. Ko niton anyun cham koyoe kobwa bik ko chebunu emotinwek ab sang. Nyo ko tong'i anyun tiong'ichuto ak kogonech rabinik ko en emenyon.

Kolsetab ketik ko bo komonut mising eng emetab kenya ak africa komugul. Amun ndenyoru chito kaikol ketik ko konech anyun kotekta ng'alekab chokchinetab nyugunyek koib beeko. Ako kora ko kertoi emen yo kanyo koristo neo komaibei korik chebo biiko.

Cham anyun siyai boishoni ko itinye kabungut ne mining eng kiyeng'ung'ung. ko nitok anyun ko konin ikol ingwek, kitunguik ak bandek akot eng ota agenge amun magoi koamgei mising.

Kit ne obwote anyun ndoker kandoichu telendos, yon kigiteben anyun tebutik kobwotwon kenyit ab tibtem ak tisab ko yuton anyun ko kigikere keteben tuguk che terter che tos yochi biik ab emet.

Kiy nomoche ane aker ngengalale ng'alek ap oldoishet ap kasetishek ko keboishe anyun ng'alek ap simet isomoni akot anyun amu inyoru raini kokoromit kole iwendi anyun akoi taun chito asial kasetit sisoman nikatenyoru eng simengung.

Ngeng'alale anyun biiko chebo oranibo Kenya Meteorological Department, ko icheket anyun checham ko ng'alalwech akoarorwech akobo ng'alekap ropta, ak tuche tuk che imuch koayaek anyun. Ko icheket kocham kochape, akomwaiwech ngomii kiy nebo hatari ne suppose keyai, asimabit anyun kobarech ng'alekap ropta.

Bongonutik chebo budget en betut ab raini ko ki ne kararan mising amun inyoru chito nekigobangange ago chobchin rabinik chik en oratinwek che terter ko inendet agot ko suldo ng'alek chik ago manyoruge ko kagowektage let.

Kiy anyun nemile bich eng yutoyu, ko eng taonit nitoni anyun, ikere anyun karisiek kinyi ola tugul. Ako ishangaani chito ile bune ano anyun basisiek chu, ak kaerisiek chutok . Amu ikere imuch karibu rusekey.

Kiy ne abwati ndager kolsetab miwek anyun eng mbaret, ko kiy ne kararan. Amu niton, ko inyoru sagek chebo miwek. Kokakoet, itilchini tuga asibae. Ako kora, kokakorur miwaniton, komuch oam.

Cham anyun asikol kopichek chechang eng mbaret, komokotin imetochi futishek oeng asikol anyun kopichechutok. Ako kora ko yo yamat emet kokararan mising ipisi anyun ingwechutok asi koyoekitu komie.

Kii necham amoche anai mising en kolsetab pilipili hoho ko yoon kakochun anyun ak ko kakoik ketit neo ko ketik chemokotin kelumnda asikorich anyun pilipili hoho nitok komororokto ak kambok chekiboishen.

Eng ng'alaletap gym anyun ak boisiet nebo exercise eng borto, ko kiy nebo komonut missing. Ako ane cham aae anyun kila asubuhi. Ako kararan amu konin anyun iegu chito healthy, ako manamin korotwek chechang'.

Ngoker anyun amitwogik che onyinyen che ko kinde meset kouni kobwotwon atkinye betushek che kigimengech ko kagoit anyun Christmas ko kito, ko kigiboiboi mising amun kingen kele chakula che kichobe ko anyiny ago niton anyun ko betut nekikigeni mising.

Kiy netos amwa anne kogager pichainito ni anyun ii ko petusiek che mito biichu ko nebo ropta ago magat mising yoichito kabatindet, yokewe nyisember imbaret ko ipe kambutiek anyun asimanamin ngatatiat neo.

Cham anyun eng' kaa ko kake muste mbar ako nyikipatishe ako kakoit sait ang'wan nepo peet ko yuto anyun ko cham nyi ketepstisi ng'weny eng' ngw'weny nepo ketit ak ke ee chaik anyun. Ko cham achame anyun ko kakoit sainotok amun yotok ko kakolal rupet.

Kolsetab ketik eng ole kikong'isoigen imite mlimet, ko kararan missing. Amu kokakekol ketik chechang eng komasta noton, ko inyoru kokarobon. Ako komang'ete koret kou ole mamii ketin.

Yoyo yuu anyun ko offisit nebo mwalimuek che ingen ngalekab komputainik Ako nito anyun kotam kopendii mwalimuinik chemoche konai missing akobo komputer sinyokenetko ndakakonyor anyun ngomnotet neo koba sinyokonet anyun lokok chemiten sukulishek cheterter.

Ndager anyur benkit nebo KCB, ko kiy ne abwati anee, ko koneretap rabinik. Amu ndekaikonor rabinik kuk eng benkit age tugul, yuton anyun koripotin rabisiek kuk. Mau yaaiboti chito chepkondok eng eut, anan ko lolet.

Asiam chito anyun maperiat ko makat ilany ketit siput anyun, ko kokokeput ko kararan iwe chito ichenge beek chetililen asitun anyun ko ndonkakotililit ko kararan komuch iam anyun chito.

Kolsetab chebololonik, kocham anyun akase biik chechang komwae kole logoiyat niton komuch komang eng olo tugul. Angot ndakiyam emet, ko komangu. Ako niton anyun, kokachun, komatinye ripset age tugul.

Ndoker anyun boishoni mii pichaini kobwotwon anyun kolssetab bandek en mbarenik cheuen mising amun kosikol anyun chito maret neoo komakat itinye tingok chechang mising asikobat, mau iboti chito mbar nemingin neimuch iboishen jembeit ineken.

Cham anyun asichop chito nyana choma kokaieny anyun artet, kocham itore pendo akinyiwech anyun eng mat akoi koyan. Ko ndakakoyam anyun, ko itilatil komengekitu asinde sanit akichop anyun nyanyek ak kitunguik.

Cham anyun ko kakenam samakinik chechang eng oinet neu Kerioko yuton any anyun keweiti scales chechwak keboishen rotonik anan ko koiik, koyuton ko kakeeny kobun oengu kemae asista koyomnyo kokmnye asikeib anyun anyaelde en soket.

Ineti chito ole kikoldoi anyun ndisinik, ko cham kiy nebo komanut mising ko nafasit nenetachini ndisinik asi yo kakasich anyun chechang komaigichkei eng ota agenge. Ako kora ko kararan imwachi chito akobo beko chekoini sikoe ndishot eng chongindo.

Chebioso chu anyun kikere en oinet kokabwa oinet ak komita yuno komwete ingoroikwak, ko anyun kasini kiuni ngoroik an oinet ko kii nemakararan mising amun nyoru beek che kakitarat kobaa oinoniton ko ngeme bichuton ak ko imuch inyo koyee kiakik anan inyo koyee biik.

Eng bodit anyun nebo IEBC, ko bichuton anyun kotelelchin ng'alekap kuraishek. Ako cham anyun kokakepir kura, ko icheket che iborwech anyun biiko che kakoshindan eng piretap kura.

Kii neobwoti ane ndokoker kirabit niton nimii pichaini ko nggalekab robta en eemet ak ko yuton anyun yutam kisiben ak komwou olee betushek chechang robta ak betushek che ngeringen.

Kolsetab nyanyik anyun en olebunu anee ko kararan mising amun kioker anee kobotik cheyoe kasiniton komuchi kolibonji lokokwak school fees akoi kotar sukul komokiwon akot en sukul.

Eng ng'alalet anyun nebo tumdo chebo werik, ko kiy ne kararan missing eng kokwet ko mugul. Amu yutok anyun kokakoba werik tumdo, kondait gaa, koeku anyun murenik che yae kasit komyee, ako kakoek biik chekakokilyo age

Biich chetos kinai eng yuto yu ko kogoisiek ak kugait eng pichaini ago biichuto anyun kotinye kamanut neo mising eng kokwonik cheterter amu, icheget ko cham kotigonech eng oratinwek che kororon ago mwawech atepto ne magat

Yuto yuu anyun kocham imoche chito itoben bongonutikuk chekiyai eng ecitizen ikoitoi anyun kitambulishengung en yuto yuu ak isir kora email nengung, kondakaitar isainen asitoben.

Seket ak bukanet chebo anyun samakinik ko kii nekararan mising en chito anyun nekobotindet ak ko niton ko koin rabinik chechang ak kora komitem chito neole kwalda anyokwam anyun chichiton kokoin proteins en borto.

Lipanetab rabinik koba KRA anyun en betushek koyom koit ko kararan missing amun kokelipan chito en chokinet komechelewan komokiyochin lakini at kelipan chito ko kakosir betishek komito fainit nemokor keyachin.

Yutoyu anyun kokabwa biiko chetoretisie cheu Wall Vision. Ako kakiipchi anyun lagochu kunik. Ko boisoni, ko kararan missing amu abwati aat ane sukulit ne kiami, komiii ole kikakiibwech kunik. Ako kitoret lagok chechang' missing.

Kikere anyun lagok chekanam pilipili hoho. Ako ikere kele yuoen missing pilipili hoho chutok. Ako nitok, mitei kora ngwek chekikol chito, akotogu anyun kole mbarat nitok, ko akwai missing.

En kasari kora any komakokasu tienwogik che kityeni kukoisiekyok kingimengech amun betut ab raini komakoneti agot sigik lagok kwak kutit nebo kolenjin ago mutai yu koyae kobetyo agot tienwogik che chang.

Kii napwoti korobinik anyun chenyoru chito kokeiyalde kerendelek chutokchu ako mito anyun nyolilwokikik chemikoi ibune chito kotom ikes amun ichenye chito ketin chechang' mising' cherichei ketitok bo kerendeliat kotomo ikes

Logoek chu bo machungwa ko tinye komonut mising en borwek chok ko kageam. Ago nebotai mising ko tektoenech asimanamech korotwek chechang ago toreti kora koun moet ko kageam.

Kavait niton anyun bo SHA ko keichut chito ak keirijistange ko kararan mising amun SHA kocham ko kewe chito hospitali ak kesirun kerichek chechang anan itinye agot bilit neo mising ko telelun ago lipanun anyunn choto tugul.

Kolsetab ng'endek anyun ko kiy ne kararan missing. Ako yakakekol anyun chito maragwek, ko chutok, ko matinye bilit ne oo missing amu, mainyoru isemberi sait age tugul kou bandek.

Niton ni anyun ko lipanet ab express chebo oratinwek yon imoche chito asibun yon kewe kou Nairobi kocham anyun komi oratinwek che mogotin ilipan chito ago sibun.

Asikarangan anyun ine ng'endek ko mokotin ichemushan eng maat eng saishek chesirei artam sikoruryo komie ako kokakorurio ichenye anyun nyanyek ak kitunguik siteste mwanik asindeam koanyinyitu.

Cham asikol chito anyun karandelek che chang eng ole abunu ako cham ichenye ketik che chang che tun ko rikun anyun ketit nito bo karandiliat kokako sich lokoek amu komamito ketichuto ko lulsot ako mekese kesutik che chang.

Yuto yu anyun komito kobisishet nebo bandek ako mito anyun chichi kichobe paipinik chebendi anyun akoi ole mito bandek ko kikere kele kibet chichi anyun ole rube beko asikoyai anyun bandechuto kopwa komie.

Ngoker anyun koi kigitech mising ne kikuren Fort Jesus, ko kiy necham ongen anyun miisng ko kure bii any chechang mising chebo sang nyokobwa ago tong'ony anyun koroito kigitech neo mising ak ole kigiboisie atkinye olikinye chumbek

Ya kaimian chito anyun anan ko kapit ki age ne mache ketaret chi ko kararan itinye akilit notok pa kanyaiset amu nitok anyun ko yae isaru anyun chito ko mame. Ko kararan itinye chito missing'.

Ndoker anyun ane E-Citizen ko yuto ongen ole cham nomoche onde kiy age tugul nenyun neu lesenit nebo karit anan ko tugun chebo serkalit cherupe non, ko yuton eele cham inyorunen tuguk tugul.

Asinet piik akopit konai anyun komye tuguuk che kiriptai porto ko kararan ko kakiyakata piko nyu kong'alachi piko ak koparchi anyun oratinwek che tos yai . Ako ki ne kararan ko koyai kiit ne kikire demonstration koparchi piik asikonai.

Kocham anyun yonimoche chito irijistange en mung'aret ne iteleljini ge kocham komite oratinwek chekeyoi ago biik cheimuh kochut ko biik ab Kenya ana ko chi age tugul nemi sang kocham anyun nito ele iwendi en www.ecitizen.go.ke ak irijistange.

Eng muswagnatet nebo kasari kokoit eng betusiekap ra, ko camera anyun che kikure CCTV, ko kikoyaiwech tugun che kararan missing amu, kikopungusan ng'alekap chorset eng kokwet agot ole abunu anee.

Kiy nemile bich anyun eng pichait ni akere anee, ko kitunguinik chu kakoechekitu. Ako kasich anyun tugun cheu sagek che pink. Kocham akere anyun sagek chebo koroito, kocham ko nyalilen.

En pichaini anyun kigere en yuto yu kegere kirapishek chebo chorset ne kiboishe anyun ngalek ab muswoknatet nebo computer . Koboru anyun kole ne kenyisiek che kibendi kotestai kolonye chorset anyun nebo robinik agot kebosien kompyutaishek.

Ii chito anyun kabotindet ako kiekol kitunguik chechang' eng' mbareng'ung' ko cham ko kii nekararan mising' amun inyoru akot ko ketou ikes ko inyoru anyun kastomaek chechang' cheolun

Kiakas logoiwek chechang missing chemwae kiko, chebo kokwet ak jiranisiek chechuk akobo anyun tionyi kikure nguruwet. Ko ng'alale kole anyiny anyun pendo nyii. Lakini kiaam anyun anee, komacham missing.

Boisiioni ko ki ayai anyun netai ye kikowe Huduma Centre nemiten Eldoret ko yuton anyun ko kiamoche nyokechobwon kipandet amun kigait kenyisiek taman ak sisit ko yuto ko kyo goite anyun tugul kende skrinit ago kelilwan anyun.

En pichaini anyun keger ofisayat nebire picha chito ne mwaninchi ko yuto anyun ko mite kochobe kipandeishek chebo huduma number ko niton anyun, ko ki atkinye kenyit ab tibtem ak taman ak sisit ko kigibire picha biik asikechopji biik anyun kipandeishek chuto

Ketit ne kigere en yuton yu ko kawat ago kagoit anyun betushek nemoche keges rurutik chebo kawek ko mite anyun chepyosok chu kobute kawek chuto asikeib anyun koba stoishek asikemaa agoi koyomnyo ak kemaa.

Kasit ne kikere anyun eng yutoyu nebo kolsetab nyanyek, ko kiy ne kararan missing. Ako kiy neamwachini anee biich agot cheu neranik koketar chi sukul, komuch iyai boisoni. Amu, inyoru angot bichuto kokakekesis, ko chepkondok che inyoru, ko mii barak missing.

Cham anyun komoite ng'alalet ab economy ana mung'aret age tugul nebo connect koyuton anyun kegonu linkit ne kiboisiie asikealikan nayun iwe ikaste ak kearorwok tuguk che mogotin ago tos iyai chito asikosulda mung'aret.

Kokakonyit anyun lakwet kenyishek chemokotin kwo sukul, kokararan imut chito lakweng'ung konyikosoman. Amun ndakakonyor anyun lakwet somanet ko yutok koyaei konyor anyun akonai atepto ak oratinwek cheyoei asikomuch koripgei eng petushek chebwoni.

Chaam anyun ko kaikes nyanyik en imbaret ak ko keinde gredishek cheterter kocham anyun ko kararan ko keinyoru anyun kastomaek chenyo koibun en betushek che ngeringen amun akoi kotebso eng betushek chechang koyochekitu.

Kolsetab kawek eng kasarta anyun nebo betusiek chu, ko kiy nebo komonut missing amu ngokakoyamyo kawek ako kaichercher anyun, ak kobwaa tuguk checham kealdoi, kocham ko pimanet ng'wai beit komii barak missing.

Cham anyun ngo kakekes kawek eng ketik kwach, kocham keibu anyun akoi keiyen akende tandaruait, akekany koyamyo. Ko ndakakoyamyo anyu, ko yutok, isire chepyosok anan ko murenik kochir. Asikenem makatok kwach. Ko yutok anyun, ichenge kastomaisiek che alun eng kilosisiek che ter ter.

Kiy neshabwoti anyun eng yutoyu, ko boisietap tinget kosember mbaret ne oo missing nebo kawek. Amu, inyoru kekol chito kawek cheitei ekarisiek mut, komatiny iboisie jemboisiek asisemberchi. Nyolchin icheng' tingok chechang asikobatun.

Keti kigere anyun en yuton yu kocham kosiche logoek cheu anyun strawberry chuto kocham ko kogabkorur kotinye kalait ne karibu ko birir anan ko pink ko nito anyun ibute en ketit akiun ak iam anyun.

Kiy nenyone metit nyu koaker anyun pichait ni, ko chito kokewe benkit neuu Equity, anan ko KCB. Ko yutok anyun, kocham komii nambeshek che kekure. Ko-kokakoitchi anyun chito nemache kolipan rabsiek chik, kekure ako nyikotelele yutok, asikong'alalchi anyun chito nemii orit.

Yutoyu anyun, ko kolset nebo kabichek eng mbaret ne oo missing. Ako kikere anyun kabatindet ni, ko kikwo asara neo. Amu kokotai koyachekitu angot ngwek chutok eng mbaret. Ako kikere kora, kikoip timdo ngwek chutok bo kabichek.

Kiy anyun nebo komonut eng pichait ni akere ane, ko chase bank. Ko yutok anyun, kocham itinye chito rabinik kuk cheimache ikonor agot eng benkit niton, iibe akinde yutok. Ako kora, komuch isom lonishek che terter eng yutok.

En kilimo biashara chebo ribsetab kiplengok kokinebo komonut mising amun yuto anyun ko kiplengok kocham kwome amitwokik chetuten mising ak ko kora kiakas biik komwoe kolee sokosek chebo kiplengwet kocham ngealda komiten beinywan barak mising.

Eng kolsetab bandek anyun, ko abawati kenyitap elepu tiptem ak taman ak tisap. Ko yutok anyun, ko kimii ilchet neoo missing. Ako kinyolchi keal paipinik chechang, asike iri beek koo eng ainet, asinyikobis anyun bandek.

Ikere anyun biko chemitei ofisit nebo Inua Jamii Program. Ko cham anyun programit nitok, kocham kotoreti biiko chemii ng'uny eng sapet. Cheu biiko che, atinye sigik, anan biiko chemaimuche korip angot lakwach komyee eng ng'alekap amitwogik anan ko kalagetapkei.

Kolsetab ketiik keboisien anyun kechijok, chemboik ko kigowaltagei kabisa eng kasari amu inyoru eng betusiechu komi mashinisiek che boluwech ingwengut asigegol ketiik. Magou atkinye keny kinyalu iboisien chito kechiget asipal ingwony.

Cham anyun asichob chito mursik chekororon ak ko anyinyen mising sikocham biik kocham ko kaibo cheko kot ko kakokut indoi anyun sotet nekikesut, akitio imete chechuton kotebi betushek soomok anan ko angwan komakiat soto noton, ko ndeyat ak irongu kwonyiny mising.

Miten oratinwek che chang che imuch iya sigogoronitu borwekab biiko anan ko sobet eng kokwet komugul ko kiy nebo tai anyun ko ngalekab tililindo kengalalji biiko agobo anyun umuimu nebo ketililit.

Kikere anyun rongorik chekokinde sanit ak ko sichob rongorik cheonyinyen komokotin kokeimindilil anyun unga chebo kipsongik ko yuton anyun ko kakomindililekitun katebi betushek somok ilal beek anyun ak ichul anyun musarek chuto akoi kochemukan en maa ak irongu.

Cnhatishe chu kokiborwech anyun ko boishetab rabinik kiyokto en simoit ak ko kikere anyun kele boishe biik koyokyin tubchoshek ak choronok rabinik chechang koboishen simeit asikorubeanyun ngalekab rabishek en bilishek.

Kii nemilo anyun en yuto yuu ko kobotindet niton nii kakol anyun kii tukul en imbaret, mii ikere mitok anyun ingwek ak ko mitok kora ndisinik ko ngito kora ko kakol akoi bandek, ko yuto anyun ko kianaite okere anee ngo kakikole bandek komite bandek icheke oldakenge ak ingwek komostanyin.

En yuu nebo komonut mising nekikere en yuto yuu ko huduma center niton nii, ko yuto yuu anyun kootam kebendi kemoche keyoiwech kii aketukul nebo serikali, ko yoon imoche akot kipandet anan kokebet kipandet ko iwendi anyun oliton asikechop.

Kolsetab watermelon ko ki nebo kamanut mising amu inyoru anyun kogegol chito neo egait agenge ako kagorurio anyun ko mito kambunisiek che chope anyun juice chebo korotwechuto ako nyokobwanei icheget agoi imbarengung asikwalun logoek chuto.

Kikere anayun oldointet nebo tuket nee kanam simoit ak komii tukuk chesire en kitabut, ko yuto anyun komite kastumayat neite rabinik ak ko mite anyun tukuk chekaal customayat ak ko kaliban rabinik eng eut ak komii rabinik chekoyokto en simoit.

Yuto yuu anyun kekere boishet nebo ecitizen ak ko kikere anyun pichaini komwowech kolee kikechopchi biik chesire akot elibu muut koboishen ngalekab ecitizen anyun, ko niton ko kikoyai tukuk keboishen en chokyinet.

Kolsetab binsik anyun en kokwenyun kocham anyun ko kikole kokorobon en arawetab angwan ak ko tebche kitiok arawek oeng, ko keikes anyun kocham komii kombunishek chekeibchini ko keinyoru chito kiretit chemokotin keib ak kombunit niton.

Kii anyun nomokyinike anyun mising anai en boishet nibo kilimo ko yekikoldo anyun bandek ak ko nabasit nemakat imete ikole ak ko kora kii nomoche en yuu ko koroi kiboishe kebite bandechu ak ko kaneta elekiboishoitoi.

Kikere anyun en pichaini benkishek cheterter chemiten emenyon nebo Kenya ak ko bokomonut mising anyun bankishe chuton amun kikonoren chepkondokiok ak ko konech anyun kora loan imoche chito isom chito rabinik chechang.

Kii neobwote ndo koroker anyun pichaini ko biiko chetam koyoe ngalekab bitcoin ak ngalekab forex ko cham anyun kemwoe kelee bichuto yoe mungara niton konyoru rabinik chechang mising amun mito kwoldo rabinik ak ko olee saishek alak.

Ko kewee anyun chii hospitali anan keyok biiko chebunu hospitali cheuu takitarishek koneet biik akobo korotwek cheterter ak ribsetabke ko kararan kot mising, akot kora ko kirindoi chito eng ngalekab diabetes inai okot itebte chito ak tukuk chemokotin iyai kokanamin akot koroito.

Koii anyun mito bichu kotebi ngweso ngweny ko cham ketile ngotutik ak ko kerke anyun ak parliament nebo Kenya, ko yuto kotam anyun koibu kondoik ngalek che moche keyochi biikwak en constituencies cheterter.

Cham anyun chi age tugul nebunu Kenya, agomache koyai boisiet age tugul anan ko komache kokonor tuguk chik, kocham kondeni anyun E-citizen. Ko E-citizen ko mamii rabinik che lipani chito asiyat. Cham kobo buch ako mayache chii serikali.

Igere anyun imbaret ne kinyalilit mising ago yuto ko kagigol anyun nganuk ago mito biik o somogu che tagu kole bo mbarenik bichuto ago kabwa konyokoro anyun kole uu ne in nganuk chuto kigol.

Cham anyun yon imoche chito ikonor rabinik kuk komuch iboishen saving account anan ko fixed account, ko saving account anyun kocham ko konin boroindo isom chepkondok kila arawet ndanan ko kobetushek che mii kenyi en loindo, ko fixed account koyuto isome rabinik ko keitar kenyishek chesire muut.

Akere anyun eng pichait ni kerichek chebo pokitet. Akopbo komonut missing tuguchu kokaking'alalchi neranik, akemwochi keleji ibu anyun asenet nebo keip mianyo. Akomuch kolabatenen akilit kokeboisie kerichek chutok.

Cham anyun iichito mkulima nemining ako imi itutoni ngoka ingwek anan ko ketin, ameboishe koot nebo selele, kocham ichenye anyun mbaret nemi yokwaido eng loindo. ichopchi anyun asikol ketik anan ko ingwechutok.

Ngomnotet necham omokyinike anyun anee mising ko cham anyun olekikonorto rabinik keboishen mshwari ak ko yuto anyun ko kiakas kemwoe kelee ko kaikonor rabinikuk en mshwari ko konin boroindo isom kora yoon imoche.

Ki atkinye anyun keny, kampunisiek chechobe makatinik, anan ko ibate makatinik sipkwaldoi, ko kiy matinye angot laisenisiek. Ko eng betutap raini, kasarta anyun niton, ko nyolchin asialda agot kiy age tugul, ko kaitil anyun rechistait ako kakekonin anyun laisenit ne-netos iboisie ialde tuguk chutok.

Kii anyun nebo komonut missing en pichaini kikere en yuu no offisit niton bo helb ko yuton anyun kotam lokok chebo university kotam kobwone nyokosome rabinik en yuton asikoliponen fees chechwak ana koribengee okot en boishetab Kila betut kotakomii sukul.

Biik chechang yoon miondos anan kotinye bilishek chebo sipitalishek kocham kokorom mising kochutyi kabait nebo SHA amun mwowech serikali kolee motinye rabinik cheimuch kolibonchi biik ak ko mwowech kolenchech tokiken akoi betut ne nyoru rabishek sikomwowech.

Cham anyun chito, yaimeche iyat anyun mshwari, kocham komite kole inyapiri anyun eng simet. Irichstan akinde pinit ng'ung. Ko yutok, imuch ikonor anyun chepkondok cheitinye che ng'ering'. Ako much kora, kokaitar arawek karibu angwan ndako mut, ko konin boroindo isom alak.

Yakaichop anyun chito nursery, kocham ikwai keldo agenge eng agenge. Ko yutok anyun, ko ibati mbaret akoi kopuspusit. Akinyabir anyun nyugunyek akoi koet kouit anyun unga. Ko yutok ko ibe che kibionik che mengech, akile anyun keswek ngokabo ngwek, anan ko ketik

Somanetap kasetisiek anyun eng betusiek chekokisirto, ko kikialdoi anyun eng dukesiek anan inyoru yaitembeani chito eng barabara. Ko eng raini, ko kikende anyun kasetishek eng simet ako imuch isoman sait age tugul yeimache.

Cham anyun kolsetab pilipili hoho , ko angen ale tinye kasit ne-ne oo missing. Amu nyolchin, yaikole, imetochi anyun nafasit ne oo. Akomache kora ketik chechang che ndakakoyochekitu, kosapoten ketit kolany barak.

Ripsetab tuga eng kokwet anan ko kabotindet agetugul ko kiy nekararan ako bo komanut mising eng kerunenyu ane. Amu inyoru chito netinyei tuga chebo ziro grassing chemamong'u, akiboe komie ko konin cheko eng chong'indo ako imuch akot isomeshan akot lagokuk akobain.

Cham anyun ko kararan missing iwe chito kapolis anan ko Huduma Center, itil anyun akobo ng'alekap criminal chebo chorset. Ako yutok anyun, kokonin certificate ne iboru kole metinye uhalifu age tugul, akocham keboisie agot imeche chii iwe bitonin, iboisie kadit niton sikoro kole meichi ne kikonyor makoseshek chechang.

Bo komonut anyun somanet eng lagok ak chito agetugul. Ko yuto anyun ko kainet lakwet akoi koit cheo ne mi barak ko bwoni anyun gaa nyokotoretech.

Cham anyun ngiker kokaisir fake news eng television anan koimii chito agot social media, kou facebook ana ko whatsapp, kocham anyun kiy neingen ko ng'alek che kakikon kobo lembechek. Ako sire biiko asikonyor agot ichek rabinik saishek alak.

Nito nii anyun ko ororutik ak baruet neiboru yon imoche iyat chito bank ko yuton anyun kochem komwou tukuk chemokotin yon imoche siyat chito bank ako elesonunkoraa kole yon imoche iyat benkit ko keyoen nee ak benkit nemoche chito iyat ko ingoroik.

Chichi koborwech anyun yoktoetab rabinik kongeten emet agenge akoi age ko anyun yon tam imoche iyoki akot chepkondok tilia nenguny nemii emet age kocham iwendii bankit anyun nebo Kenya ak iyokte kwo bankit nemiten chichoton.

Pichaini anyun koborwech panganet nebo rabinik yon imoche iboishen chito iyae tukuk cheterter ko iborwech anyun kole yon imoche iyai kii ko itopenii anyun tukun chemai kokoibun neu asaret ak faidet ako kararan missing ole tun olechutundo rabinik ak komondoi.

Cham anyun yaimeche icuht chito SHA, ko much iwe akoi ofisit nebo SHA, anan kerechistanin eng hospitalit age tugul. Ko itogu kaikote ngung, ak kipandet ko kechutken anyun iegu membaiyat nebo SHA. Akomite rabinik che cham kelipani eng kila arawet.

Kikere anyun cheoyosok chetebiye ngweny sikotile ngweny Ako miten icheket kwoldo anyun sinoek chechang ko yuton any anyun kotam kobwone chumbek chebunu pitonin Ako chome missing icheket kwole sonayonik cheterter ako yuton anyun ko nyoru chepyosok chuton rabinik kobun bichututon.

Chi ne naat anyun misng en pichainito ni ko nekile Raila Amolo Odinga, inendet anyun ko netelechin ODM ago miten anyun opposition nebo serkali ko cham kotikoni serkali ko kowo anyun oret nemakararan.

Kii anyun neisi obwotii kokoker anyun m-pesa kocham yon imoche chito iyokte rabinik ngokapendii iyokinii tilyet anan ko chito nebo tuket kocham iwendii anyun send money asisir kainenyin ak iyokte.

Cham anyun chito siyotu ile kiunen karishek anyun kocham komakat missing itinye chito tankishek chekonorun beek ako koraa ko karan itinye anyun moshinit netinye preshait nepire beek sikounun karishek en chokinet.

Bo komonut missing kolsetab kawek en kokwenyuny anee amun ko itinye chito imbaret nemingin netos igolji korotwek chuton ko Cham ko kokakoruryo ak ipiman kiloishek chetam ko tama ko yealde kokonin chepkondok chemongering.

Eng kerunenyu anne cham mayani mising boisietab SHA eng konyoiset. Cham aboisie anne nebo chito neu AMACO amu angen ale chamngebe anyun ko kagilupan bilisiek ko lupanuo eng chokchinet, makoi kelecho magitinye rapinik.

Boishetab komputait anyun ko kii ne imoche anai anee missing en yuton yuu amun en kasari ko kikeboishen anyun muswoknotet keyoen tukun chechang akot chito yon isomonii iboishen komputait ako komenegen ko komin anyun kasit neo missing.

Cham kobo komanut mising anyun boishet nebo chepyosok neu akot chama, amu cham kokakokochgei anyun chepkondok ko inyoru mamait anyun eng kaa anyun eng kaa ko yoei boishonik anyun che terter cheu ngokaolei ngokaik ana ko ng'echerok eng kaa.

Ndoker anyun lokoiyat ndoni mii tokopute chichi kobwotwon anyun kolsetab chepkoroti kotam anyun itinye chito chepkoroti nekokoyet ichenginii anyun wainik ak ketik sikosobote amolul kokokonyor anyun fruits chechang.

Kolsetab viasik anyun, ko boisiet age ne amwae ane ale kararan, Ako yutok anyun, ko keikes eng mbaret ng'ung, kocham ketuisot anyun eng ota agenge, asikobwa lorisiek che nyikoibe.

Cham anyun asirib chito neko kocham itekinii anyun olemenye ko yuton ko ipchee komong oengu ole ruitos ak ole ite anyun keringonik chik indenochinii omitwokik ak beek.

Chichi anyun kigere eng yu ko kapatindet nemita kogesei marakwekchi. Chichi ko, kigol anyun bandel ak marakwek ko, eng imbaret agenge. Ko amushigorutos marakwek ko mito anyun ko, kogagotut machei sigoror.

Boishet anyun nebo ketembean en barabara ak kenai anyun betut nebo bik chetinye HIV ko kii nekararan amun niton ko oru kole akot bik chemiondos ako tinye koroiton Kobo komonut ako kararan ketambua icheket.

Kikere anyun chepyosani kogol ingwek chechang missing en kuniok ak mukebeishek ko kii ne imoche anyun anai anee missing niton amun meboishen chito ako imbaret neo missing.

Asichut anyun chito kavaisiek chebo chito cheu Madison, kocham iwendi anyun agoi kampuningwai anan ii irigistan nge chito anyun iboisie mtandao. Ko yuto anyun ii ko cham ko mi chepkondok chemogotin ilupan chito ko kaiyegu membayat.

Ngebe anyun ngalekab insurance ko otinye anee nebo amako Ako kinyoru en chokinet agetutuk imoche chito amun bichuton ko kenyoru en mtandao ako koraa kikere en television ako cham koborwech oratunwek cheimuch iboishen asiityi bichuton.

Ndoker anyun boishoni bo kolsetab indisi ak ingwek cheterter ko igole anyun ak cherset neo missing ako yuton anyun inyoruu chito Ako ndometinye imbaret neo komokoi koboin anyun chuto akokoni koraa chepkondok.

Cham anyun siketoret bik chemiondos ana kotinye bilishek chechang en emenyon nebo Kenya kocham komiten anyun kii nekekuren social worker ko chuton anyun kiliponchin bilishek Niko imiondos ako mii barak bilinywan.

Eng pichaini kigere anyun ii kegere boiyot ne kanam metit nebo lakwet ago kigere anyun kele sigindet nebo lakwani ago igoin kaberuret lakwanitok. Ko ki nekararan amu, bichuto kotigonech ago kora ko, kogonech kaberuret.

Cham anyun ko keikerte Pinsik en imbaret iibu anyun akoi gaa asitor kokoni anyun Pinsik chekiyoi. Ko Pinsik chuton kotam kiyoi en beek en takikai tiptem kota konyolilen ko yoton anyun itiljin kitunguik ak nyanyik ak inde muaita sikarangan.

Ikere anyun en pichainito kitabushek cheterter chebo esabu, kiswahili ak chebo science ko chuton anyun kokonu ngomnotet nekiboishen en betushek kyok tukul akot ko kaketar sukulishek chekisomonsotii.

Kikere anyun kondoidet nekonyo ako chang bik missing imuche kabwa nyokoker anyun kogole ketik ako kikere anyun kopisi ketiti anyun kagokol ako nito okere much koneti bik akobo anyun imuhimu nebo kegol ketik en kokwet.

En pichaini anyun kikere en yuton yuu kekere komputishek ak ngecherik chetebe bik ko yuton anyun ko en betushek chechang ko deceptionist ne gobwa bik cheyoek ana ko bik chemoche kemwoun anan keororchi kii kotebe yuton asikomwochi anyun bik Iko cheteben yuton.

Asinyoru anyun yetunetab ing'okiet ak kolok araka ko cham anyun komii amitwokik chebobchick mash ak ko kora komiten amitwokik chemuch itesyi cheu omena kochuton anyun komuch kowoit ing'okiet ak kolok.

Yuton yuu anyun ko tuket nebo m-pesa ako Cham ko imoche inemu chito rabinik anan ko ikonor rabinik kuk ko iboishen akot anyun tukanitom asikocherun rabishek chemoche anan ko konorun.

En lipanetab chepkondok anyun keboishen Airtel en kasarta nebo betushekab raini kocham ko kararan Cham yon imoche ilipan chepkondok chii komotilenij silingishek kou anyun safaricom.

Kolset ap paipai ak karandelet en mbar ko ki ne kararan missing' ako nge ng'alale anyun ng'alek ap paipai ko mita anyun bredishek chepo paipai che mengech ako maipe napasishek che chang' kou paipaik chepo kenye. Ko kekol karandelet ko mang'u napasit ne oo ko much ikol kora marakwek en yutok.

Ki anyun ne tos anai en yutayu ko korichu pa selele. Ko yuto anyun ko cham kekole anyun ketin anan ko ngwek chepo anyun taipishek che chang. Ako yuto anyun ko kirindai ketik ko manam korotwek, mau komi ketit sang'.

Nairobi pay ko kitoo anyun koudi nebo Nairobi asiyo imoche chito service alak tukul omiten Nairobi Iiyoru en chokinet Ako tukun anyun cheu kepaken karit anan ko ngalekab lipanetab bilishek ko Cham anyun ko keboishen Nairobi pay ko iku roisi kasishek kuk.

Obwotii anyun ko kikagol chebololet en kwenutab pandek en imbaret nebo gaa ko yuton anyun ko kinyolji Kila betut ko karibu koimen iyoweki anyun komosto age amun kikimwa kele kotko rue oldo agenge chebololet kongemoske.

Korom mising' asikonya anyun sipitalishek anan kokochi konyoiset biko chetinyei seriat amu inyoru anyun Kenya seriat kong'etengei kerichek akoi anyun keyochi chito surgery ko robinik chechang' mising' ako atkomachutchi serikali kokorom mising'

Ndakikur anyun biiko kobwa nyikotien tienyo tienwogik chebo kipkaa ako chebo keny, kocham anyun yakabwa kandoik chebo komonut missing, kobwane anyun asiketieno asikoboibochi anyun kandoik chuton.

Chobetap silo, ko kiy ne kararan anyun missing amu, ngokainyoru beek any che kikoyamyo, ako imache ichapchi teta, kocham anyun ketestoi molasses akitiechatiej akoi komakomii koiristo orit, asitube nguny. Ko ndatar betusiek che karibu angwan ndako mut, sinemu akikochini tuga polepole.

Nitani anyun ko apit nepo Ecitizen ne kichop serkali. Ko nito anyun ye i chi (cw)mwananchi nepo emet ap Kenya ipoishe. Ngo i kora chito nepunu emet age ko irejistanige kora eng' yutok. Agot kora ya imache itau mung'aret ko ipoishe ECitizen.

Cham anyun sikonyor biiko kanetisiet akobo koroito nebo malaria, ko koyagu anyun biiko che terter kobwa ako ng'alalchi biikap kokwet eng ole kiriptokei. Ako nito anyun, koyae missing kokasit biiko. Amu kere akonae tugchekiyaitoi.

Chepyosani kikere anyun eng' pichaini ko mwana habari ako mita anyun studioit ako mache si kokon anyun habari che kapit en petut nepo ra. Ko inendet anyun ko cham komwaiwech logoiwek che terter che ka yaak eng' emet.

Kikere anyun waabiria chemii karit che tebing'unysot ng'uny. Ako kike-kekere kora taniboiyot nekatelel, akomite anyun koibe rabinik. Ko bichuto anyun kokatoi kolipan rabinik. Ako kaboisie oret nebo lipanet eng simet.

Kokachutchi anyun serikali ng'alekap kanetisiet chebo tibik, akobo sigetab lagok, ko kiy ne akere ane ale kararan missing. Amu, tibik chuto angot ndamii sugul, konae kole kiteptitoi nee asimanamin mootunwekap mapema

Nitoni anyun, ko appit nebo safaricom. Ako cham kekure mpesa app. Ko cham anyun, iboisie chito appit niton, kocham kobo chakchinet amu maibe saishek chechang kouyo ibune oret nebo keny.

Lembechek che kiakas anyun anee ngabo mining', akoi betusiek chebo raini, kocham akase komwae biik kole makararan koam kamet ne manakat samakinik. Ako kii anyun kobo lembech amu kararan missing ko kaam mamait samakiat amu niton kotinye proteins akoyae koet lakwet komyee.

Bagini ak kerichechu agere ko tugun chebo komonut mising, Ko cham anyu kokapit ng'alekab emergency alktugul, ko loloni kocham keipati anyun komito kerichek cheketorete chito komakomuchi kombus kocham ketorete anyun.

Yutoyu anyun, ko ngeba ng'alekap kesisiek chebo judiciary, ko yutok anyun ilogeni in akinde anyun um kainaik kuk tugul. Ko yutok, ko itinye appit niton, ko irube kiy tugul neng'ung' nebo kesit.

Cham anyun komabendi biik anyun nyikokase akobo kanetishet akobo sigetab lagok. Ko niton anyun, ko cham inyoru agot kapkoba biik che ng'ering' ko inyoru chechang ko chepyosok, mamii agot murenik. Ko kiy anyun ko kararan missing amu, kokakenetin agot tug che kiriptei lakwet, inae oratinwek che iboisie asikoet lakwet komyee.

Cham anyun karit ni kikisir ambulance, kocham komuti anyun biik ko chemiandos kong'etegei siptalit agenge agoi age, yakatemene sipitalit ne mining. Kora, kocham agot kokabit ng'alekap emergency, ko labatu karit niton akoi ole kabitune nyasutiet noton, asikomit biik akoi sipitali.

Sigik chechamkotinye lagok chereritos ago mengech kotom koit arowek loo ko kararan kenet kemwochi ichek komatgokachi anyun lagochuton mengech amitwokik alaktugul. Karan koreri kityo kinet inegen agoikotar arowek chuton loo

Cham anyun asichop chito ketik chekigraftani, ko kararan kokainyoru wataalamu chekisomanchi, koarorun komyee. Kocham anyun kokaitil ketit neimache asi graftane, irate anyun ku kaituye tugul, asikonamkei. Akibise beek eng eng chang'indo.

Cham anyun asitar chito ng'alekap kaimutik, ko cham icheng'e anyun mtaalamu ne kikosomanchi angot ngalekap akilisiek chebo biik. Ko bichut oanyun, kocham kokonu otarunwek che iboisie asim tektaeke komabitun angot ng'alek chekeimigei eng sopet

Eng pichait ni kikere anyun ko boisiet ap social media, chebo facebook, instagram akot ak tiktok. Ko chuto anyun, ko tuguk chebo kasari che kiboisie imache angot itangasan tugun cheimache ialde chito anan ko itieni chito iboisie asikokas biik ko.

Eng konoretap moingonik anyun chemenye sekemik, ko ngomnatet ne amakchiniekie anee anai missing, ko nafasishek chutochu kimetochin asimarikchikei anai. Ako kora, ko tukche magatin agol asikobwani anyun sekemik nyikwamei taptet.

Cham anyun chito asiimuch ng'alekbap stress ko kararan missing' imwachi choronok anan ko tilianutikuk akopa kaimutik che ipune. Ko anyun imwachi agot pichutok ko taretin ako si inai akot chito kole itinye stress inyoru eng' petushek che chang' ko me amishei komye.

Ko kaker anyun grafit ne kakiborwech eng pichait ni, ko kinae anyun kele bichutok bo anyun taarifa komwawech akobo etunindo nebo lagok che mengech. Akobarwech kong'etege chetinye anyun kiloishek chechang' akoi chetinye kiloishek che mengech.

Cham anyun kiy neamache anyor ng'omnatet ako anai missing, ko yakamutu lakwet ne mining' konyo sipitali, ko anai betusiek che magatin amut akoi kotar anyun ng'alekap chanjo. Ko niton anyun kotoreto komanam lakwet nyu mianwogik che yaach.

Miten oratunwek chechang missing eng kokwet ole much ketepte asimakinyoru anyun ng'alekap akilisiek. Ko chuton anyun, ko ku agot kokabit ng'alek chekasirkei biik ko, ketebung'uny sot ing'uny akeng'alalio anyun akoi kekaskei.

Citizen anyun kocham ko kasanat missing eng emetap Kenya, akocham kotangasani anyun habari chekasatin missing. Kocham anyun eng betutap ko somok kasi, kocham kekure kandoin che ter ter kobwaa anyun studioit, asikeng'alalchi akeojan.

Kiy neshabwoti eng yutoyu, ko tangasanet ak ujumbe necharibuni komwaiwech bichu akobo ng'alalet nebo ukimwi. Ko yutok anyun, koboru kole kararan missing kenyekenetin akobo oratinwek chetos iyae chito asitektaege manamin agot korotwek chutok bo HIV.

Ngeba anyun ng'alekap somanet, ko ki atkinye keny, kebosie curriculum nekibo eight-four-four system. Ko eng kasarta anyun nebo nguni, ko kokoit age ne kekure CBC. Ako niton, kebendi kenyisiek aeng-lo-lo ak somok.

Kikibalwech anyun beek ko kingemi anyun kilas somok. Ko kibwa anyun um biik ko chebo World Vision, akobal beek ko eng sukulit nyo. Ko kiabobochi missing boisoni amu kinyiketache beek ko, akiip agot gaa alak.

Yutoyu anyun, komite lagok che cheng'chinkei sabet kobwane nyikosmansot. Ko kiy ne abwati ayun ndager bichu, kobune nyalilwogik chechang missing. Amu, matinye agot klasishek che chetos somane asikotebiso komyee.

Cham anyun chito ya imache irejistangei, ko eng' KRA nito anyun chepo revenue chepo emet ap Kenya, ko cham ikaitai kipandeng'ung' ak nambeng'ung' nepo simet asi kerejistanin.

Ikere anyun biik chemite mbar. Ako bichu kouni kolei suswot nebo napier grass. Ko yuto anyun, kocham ko kararan kokeminchi ng'uny, inde anyun keturek asikoyoit komyee.

Ko sikol anyun chito tuguchu kiestoi chakula che kikure cucumber, ko magatin anyun itinye anyun borowonik chechang. Amu, asinyoru anyun um rurutik chechang, kocham korobe ketik ak borowonik. Ko magat kokerat komyee asikorop.

Ngaker anyun ane keti ni mining' ni kanam chichi kopwatwa anyun ng'alek ap kolset ap ketik eng' tulondok. Ko nita anyun ko kakikol ketik eng' tulondok ko ketichu kotareti konam anyun ng'ung'unyek ama ng'ishakani koret.

cham anyun itutan ketik ana ko ngwek eng mbar ko cha ketuatui keturek che ba teta ana ko ngok. ko nito anyun igere ko much itile bek che bo ngwek asi komang komyei

Ng'omnotet namokchinigei anai ane akot yo amite hospitali ko anai akot asoman mashinit neiboru akot anyun biretab mukuleldo ing' chito konito anyun kotoretin inai ngokalany anyun korotik barak anan ngukarek mising'

Eng' yutayu anyun koparu poishet ap Mpesa eng' kepeperwek che terter ako yuto anyun koparwech kole imuch ipoishe Mpesa en ematunwek alak ako kora ko much iripoten ng'alek ap chorset ngiro.

Cham anyun imitei chito soket ako mita tuguk che kecham ako kemach ial ko cham anyun ilipani chepkondok ipoishe ng'alek ap simet anan ipoishe chepkondok che mi keut.

ngomnotet nechamache anai kokawe kot negiae anyun masoesi ko ngalekap kechul anyun porwek akenget karnok ko nitak anyun angel ale kimitu anyun kawek chuk.

nita anyun pika komite kosherekani kepereta ap africa banker. kikere anyun chitpo necham kokipaityat neae kaasit. kakikoch anyun certificatit nepo sawadi koparu kole kikwai kaasit negararan.

cham anyun kenyoruu kartasishek chekikimalchi natut ketembeani eng oratinwek. ako pa piik che ae mungaret chemwoe kole ichet kowaganga chetarti piik ako imuch konyapiik. ko sirutik sire pichu kopalembechek chechang amuu pichu komache rapinik.